Kũringana na mbica ĩno nĩ tũrona mwanake ũmwe arĩ harĩa haronekana ta arĩ thibitarĩ-inĩ na nĩ okĩte gwĩkwo gĩthimi kĩa mũrimũ wa mũkingo na nĩ twacoka tukona hena kĩrĩa anyitĩte tarĩ maumĩrĩra.

Ũheani wa tauro ici nĩ ũteithagia mũno ĩtũũra-inĩ, makĩria mũno harĩ aciari arĩa matangĩhota kũgũrĩra ciana ciao o mweri o mweri. Tabarĩĩra ĩno ya ũheani wa tauro icokaga ĩgateithia ciana ici tondũ nĩ marehaga ũthomithania wa kũrĩ airĩtu wa maũndũ ta ũtheru.

Andũ nĩ makoretwo magĩgĩa na ithomo cia mĩrimũ ya mũingĩ mwanya mwanya ta mĩrimũ ya cukari, mĩrimũ ya kũhaica kana kũgũa gwa thakame, na nĩ tũkoretwo tũkĩona nginya nyenda-inĩ makoretwo makĩreha tabarĩra irĩa andũ makoretwo magĩthomithio. Ona makanitha andũ magakorwo magĩthondeka ngurubu magathiĩ kwarĩrĩria maũndũ megiĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ ona macukuru-inĩ ona mathibitarĩ-inĩ nĩ makoretwo magĩthondeka maũndũ ta mau na andũ makagĩa na kũgĩa no ũmenyo wa mĩrimũ no ũrĩa mangicoka kũgirĩrĩria mĩrimũ ĩyo.

Harĩ ũkũria wa minji kĩndũ kĩa mbere nĩ gũthondeka mũgũnda, mũgũnda ũcio ũkarutwo ria wothe ũgakorwo wĩ mwega ũtarĩ ona ria. Kĩndũ gĩa keerĩ nĩ mũtĩrĩ ũcio wa mũgũnda ũcio no ũtukanio na thumu wa ng'ombe kana thumu wa mbũri. Kuuma hau ikinya rĩa keerĩ nĩ gũthondeka mĩtaro ĩtarĩ mĩriku na ĩtarĩ mĩraihu mũno nĩho mbegũ icio cigũcoka cihandwo na nĩ ciendaga tĩĩri mwega na nginya maĩ citiendaga mbura nene na itiendaga riũa. Thutha wa thikũ mĩrongo ĩtatũ nĩ cigũcoka cirute mahũa na kuuma hau nĩ cigũcoka cirute mĩciri na kuuma hau nĩ kũgetha.

Thutha wa kũgetha minji icio, nĩ tũciĩkagĩra makũnia-inĩ tũgaciethera handũ harĩa cingĩigwo harĩa hatarĩ na ũtheri mũingĩ na harĩa riũa rĩtarakinya nĩ getha minji icio citigakorwo cikĩũma.

Harĩ irio mwanya mwanya nĩtuoye kĩndũ ta minji, nĩtũhandaga kiro inyanya nginya kiro ikũmi na igĩrĩ harĩ ĩka ĩmwe ya mũgũnda. Na nĩtũgũcoka tũgethe makũnia ikũmi na matatũ, tĩri wĩ mwega na kũrĩ na maaĩ ma kũigana.